Eeh boisioni mireyu koboisietab minetab nderemiat alan ngwondenon kikureren nderemiat en olinyonet akooh chang olekemindoo alan komoswek chekisupi yon kimine nderemiat ndenoondo, olekimindoo nderemiandeni yon imoche imin irie kityok ee ketit akenge nenyitet en nekokorut en ngele mi chii nekokamin ake imuche ibebut ngunon nau borowet ak ibeinam ilumchi mbar akoo kararan mie ngetem korok sipokerutich ngweng ngap makoi ile kewerutyi kityok tiriyita yes iman rutu lakini komakararan imuch inyokotiechatich tukuk cheu tuka, inyokotiechatich cheu kechirek alan mara nyokwam akot ,ko mie ngunon ngechop olerutunen kemin ketem komie akengotyi akany ilumdee any ketik chekosup sikopit yekoron korut nderemiandenito komuchi kosup akotienge sikorut korut komie kot konyi nderemek chekoron kait kot kele kebut imach iamnde anan ialde kokabwa chekororonen 'chamakidisturben' alan makiim korut komie.

um lakwani okere en ireu ko ndoker ih ana kanoker ih ko chang tuguk chebwone metinyun chetinye gee ak miondo noton netindoo lakwaniton. Ko mioni bo lakwani ko itu en lagok chemengechen matatyan koityin biik cheechen missing ityin lagok chemengechen missing kotiengee ak amuneisiek chechang cheterterchin ako amun en choton ko chu um ngele lakwet komonyor amitwogik choton chenomegee ak borto anan amitwogik chekilenen balanced diet chechoton ko amitwogik cheyoche komokyingee borto sikoet yan tesetaa koetu lakwet um mionon ih ko olen kuren biik chebo kingereza kwashiorkor miondo neitu yon manyor lakwet amitwogik choton cheteche borto neikere lakwet nyone koetu moet akosokityo kelyek ne ndokokikere sumek en yon kora ko kobur sumek korut kouon agenge agenge nebure lakwet ikwong'e ile wany tos teptoo ano lakwani ot ngoetu koetu ko lakwa nekobirirekitu sumek akobur koik agenge agenge sumek.

um Kasibosiek chemiten en um elekikoitoitoo kerichek ih en lagok chemengech ih komiten konyil chechang ako che en choton chu chang ih ko ngikoin kerichek lagok chemengech ih koyoche kisib kou elekakisirta takitari nekokunu kerichek chotet ngamun kerichek ab lagok ih komiten koyob tokwek cheterterchin alan mi kochang chang kot missing miten chekeyee mii chekelugui ako mii alak chekechule sikinam keyee kora akomii alak ot chekemele. Ko en kerichek chu chebo lagok ih komiten chekecholole anan chekeyee chechoton komiten en um miten kou beek so keyee choton ko elekiyeitoo kerichek chu koyoche korong miten kerichek cheyoche kisaisach korong sikinome kikochin lakwet ak kora komiten kerichek chukokikuren powder anan che bushek ih kechule choton kora ak beek ih asikinaga kora lakwet. Miten kora kerichek chukokilugui ko en lagok chemengech ih koterterchin imuch komolugui lakwet, ko chon molugui lakwet ih kemuch ketuiotuchi ak kechul ak beek kora akinaga koee lakwet sokor komuch korekto en lak...

Sigik en kokwet ih koyoe tuguk chechang kot missing sikoker kole manam lakok korotwek ako korotwek ih komiten konyil chechang. Miten korotwek choton cheyachen anan chekilenen che sumu che ngotko nam lakok komuche kong'em sobetnywan atkan tugul ko tuguk cheyoche koyai sigik ih anan cheyoe sigik en kokwet um missing kou ot en kokwetnyun ih ko sigik koneti lakok kolenjin makinomoti tuguk en barabara anan mokinomoti tuguk alak tugul anan ko kiy aketugul nekabakach chi en yon ih komokinetigee kenome so konginet lakwet kounon ih koteptoo kioton ih ngotesetai koetu akonai kole mokinome kiy aketugul neya kot missing ak kit age kora nekimuche kineten lakwet sikobit ko matokoketyi konam tuguk choton anan korotwek alak tugul chekoker anan ko chekonyor ih ko ngenyor lakwet kokanam kiy aketugul nekere ile kamach koyait ih ko nginde kiboket anan kebel kiboket kong'omitu lakwet makoite koron koketyi konam kioto koron kobure kole katanam kiy aketugul nekanyor en oret .kobwote kole acha mara anam inoni kobiron baba ana mara anam inoni kobiron mama ko kararan missing nginet lakwet en oret noton nekararan nemie akoteptoo mistoton kot koet ngamun ibwoti kole ngot anam kii koya ako nganam kebiron so koribegee lakwet

Boisioni miten ireu kobo komonut kot missing um missing ko en biik chemiten ngele chemiten en taon chon menye landisiek ako biik alak tugul ot chon miten koyoe kasisiek kou en tugosiek anan kou en ndonyo anan kou biik chemiten kora en gaa. Ko boisioni kobo komonut kot missing, inoni anan boisioni ko kayumet ab tos kilenen siratik ako siratik chekikere en yon ih ko chebo tuguk chekakiam kou logoek ngibakiyum logoek ak kinde kit nekikichop ngele kou olinyon kokikichob kit nebo ngele nebo koundi anan nombo ndonyo komii elebokindoo tuguk chekokiome kotko keam kit neu ndisiot ing'ete balaliat nebo ndisiot noton ih ibewirchi binit anan ndoit nekokichob kele sikewirchin siratik chotet, ko ngeyai boisioni kobo komonut kot missing amun ribe oldo kotililit monyone sinyokonam tuguk chekachang'a cheu kalyangik ih chebendote en olon kityok ndiwe oldo ikere imiten inei komie ndemoche ot ibur ana imuny en uyan ih komekose kokwerugee olon ngamun kakiyumji komosta agenge elenoe kityok kele yun kakiyumji tuguchun komomuche orikyi ngamun mara kokwerugee ko kor koribe ngunon oldo kotililit ngiyum tuguchu.

um Boisioni okere en ireu komiten en kebeberwek cheterterchin che choton ko chekiminen chaik ngamun tuguk chu okere en ireu ko chaik ako chaik ih kebute koten kotokokororonen elekibutitoo chaik chon ih kebute kicheru chebo barakiat, terter mi chekelenen mang'irito ko choton ko chekibute kityok mokicheru che uon tam kelenen che quality choton che quality kotam kobendii Kenya Tea Development Agency (KTDA) so mong'irito ko cheking'iritu kityok kebutote kechokyin kebutote kengi'iritu kityo sikor bakialda betunoton ko chechu bo Kenya Tea Development Agency(KTDA) anan chekibore che quality kicheru kityok chayat chaik oeng ak ketesyi agenge nebo barakiat uu kele ketik somok. Ko yan kakebut chaik tai kokong'yo koite betut nekoekitu chaik ako yan kakokoekitun chaik ih ko iime biik. Iime biik chebute kotor kora biik chebute komakokoron chaik chon kora makobure ko quality kot missing ngebut chaik chon ih ko mara sait age kobokewekun kewekun kelenen yachen chaik chu ma quality momiten en komie so konyoketilote any. Chon ikere yoe chichon en yon ih ketilote kityok chaik ketilote chaik ketilote ko tilet ne kitile chaik keyebe kabisa koba ng'weny sikonam korut alak chemiachen alan chekororonen chekoron kakinam kebut ih ko chaik choton chekororonen che quality nebo iman

Inonon kikere en yon ih anan inoni kikere en yuu ko samosa anan kuren biik alak sambusa ko elekichoptoo kechoben unga, unga choton chon kibiren mandasi anan unga chombo nganuk ako elekichoptoo kisibi oret nengele kokoi ngele komakoi kot missing sikor koityi kechob komong samosa sambusa neunondon um kichule korong unga akenam ketangwar ko ngechule ko keinam ibimonji tuguk cheu sukaruk chumbik ak baking powder tuten. Yekakenam kechul kemilda, ko ngemilda komong ngele nowoo anan ndoo kilenen nombo chapati kenam ketilatil ko yan kaketilatil kounon ih kokokichobe kora kokakoruryo ndenguk, ndenguk chon ih anan kilenen njorogek ih kokor kindoo orit ko ngemildoo chekokakitil ih kemildoo nekiten ih akinam kemaman, ngemomoni kora kindoo mwaita nekiten mi mwaita nekindoo nebo too non kibore bo ngwek akinam ngunon kinde orit en ndenguk chon kimildoo akemomonjin orit kemomonji orit ih kewirchi maa elekokinde mwaita any nenoton nebele biik kobure motore ot takikosiek mut ih kokakochobokok komong any ndenguk any anan sambusa neunon.

um Ichechu miten ireu ko scoutiek ih chekalach ng'ororik choton chebo kasit nitet kikuren scout en yondon ih komiten scout ih anan kibore scouts ih ko choton ko che ng'etik ana chemurenik ko alak en yon kekuren girl guides choton ko che tibiik ako en scoutiek chu ana en kasit niton ih komiten konyil somok ako testaa miten chemengech ih kochekikuren Mwamba ko chemiten kwenet kong'eten kenyisiek ngele loo akoi taman ak oeng ih kebore Sungura koto yani grupit notet keba kora kenyisiek taman akeba baka kenyisiek taman ak sisisit olin ana taman ak mut ih ko chekikuren Chipukizi. Ko kasit niton bo scoutiek chu ko kasit nekararan kot missing inete lagok konyigonekitun en kasit aketugul nekiyoe amun koter ureriet nekineti lagok koyai en ng'alek ab scoutiek ih komuchi lagok ot kora kobakonyor um nyiganatet en tuguk chekiyoe en kou en gaa ak en resop anan ko emet eleteben biik ngamun bichu komuche konai kole kotoretisye biik chemoimuche gee ako sait age kemine ketik ih akeribe oldo kotililit ko nginet lagok komengech konoitoo tuguk chotet baka tun kakoechekitun so kasit nibon scautiek achome kot missing.

um en ireu ko kit netesetai amuche aaror en nwokindo anan ko en koindo kora en ireu kotesetai um takitariek ih anan biik chebo ng'alek ab kibore health anan tililindo che choton kochegeni tugun cheu mionwogik ih ak tuguk chechang chemiten en sobetab kipkosobe. Kou en yon ih ikere kanam takitari inono putit kopimoni eutab kamanono ko putit non ko tam kelenen mara kibimoni koindo alan nwokindo nebo eut en yon, kabiman eut yubo sululwet anan muscle ako kasit niemuch kotesetai kora putit non ih kiyoen kasit neoo kot missing. Mi kora nekibimonen koindab chito inoe ile chito kokoi netyan tindoo koindab putisiek ata. Ndimach kora mara koil chito komii eletam keboisioto kora en putit notet en biik chetam koyoe ng'alek ab kowek kebimoni keldo ngo ak kebiman keldo nimbo komosin kenoe kele koil netyan en inoni ngo keboisien putit notet so kasit nombo takitariek chon ko kasit noton ne kararaan kot

Eeh tukuchu okere en ireyuu ko omitwokik choton chekokichop kabisa en chobet noton nemiten en barakyat tii ne ndiker okot okinyee ana inkoker chitukul ko kose taam omitwokik chuu ndamun nguu ot buch nkeker en yaani komokiriki ot olemiten kokokongu buch ot en yaani iribut nenywanet en olekotepto. Ko omitwokik chuu anyin olekiomdo eh kemuche kiam en ortinwek cheterterchin netai imuch iam ko keamde eh imiet neindoi chumbik kityok tukuchon kotko komochom chumbik kii okere Koraa iteshi ot pilipiliot en yono ak kii ronkigee anch iam iamde kimiet. Akoo nebo oeng koraa imuche I am omitwokik chon iomdoi tukuk cheu muchelek, kiomdos mara kokesorogun muchelek kii inemu muchelek chukan nii iamde ko ndiamdoi muchelek tukuk chon nii kwonyiny Koraa en muchelek chukan nikama muchelek. Sait age koraa ko imuch iam icheken tukuk chutet alan panyek chuton ko imuch I am Koraa icheket ngamun onyin en olekotepto kobure kwonyiny kabisa, kondimuch okot iam Koraa icheket tii iome ko polepole iome kwagenge.

um Moshinit ih nekibelen chumoinik ibe stimet neoo kot missing amun chumoinik ih komoche maat neo kot ko ngamun moche maat neoo chumoinik ih ko kit neu akinee chumoinik ko kit neu akinee moshinit nekibelen chumoinik ih koibe maat neoo um boisien maat nemii barakiat kot missing. Ako yan kiole kora moshinisiek chuton ih anan moshinit neu noton ihko chang tuguk chemoche keker yoche kenai kele stimet nemiten ko stimet nelyanat ngamun en stimok ih koterterchin miten stimen ne mara momuche ko ngeet moshinit noton ih kotiengei ak besit netindoo stimanoton mii nekebore en base mi netindoo besisiek oeng ih ak mara tindo ngo besisiek somok kora ko nebo oeng komoto muche soiti kobel in ng'alek ab chumoinik ko yon kiole moshinit noton inoe korong ile chumoinik chobo belen ko chumoinik chetyana ako ih sitimet nemiten ih kokonu maat netyana toa woo maat nekonu anan maat nekiten nemomuche kobel chumoinik chotet so ko kararan kenai kele moshinit nekiibu kotyan sait age kora koyoche inai kole moshinit noibi komoyoche oib neoo missing amun mara iibu neoo konyokotar stimet kometar ot ng'alek ab chumoinik chekoyoche ibel kounondon

Bik cheokere en ireu ko takitariek ih, kalach ingoraik choton chebo tieta ak alak ko checham kekuren clinical officers cheokere en ireono mara kualak ko nurses alak ko chuton ko ndoker konetestai en yoon ko takitariek choton chebo tieta koaroru anan koborchinke koarorchi takitariek Iko kit netesetai en boisiet nyuan noto ne yoe Yoon tesetai en tieta. Ko bik alak chemi Yoon ko katebkobur en yoon kabisa komie kokase ng'alek choton chekimwachin anan ng'alek choton chekere anan chetesetai kiaroru takitarisiek chonitet kasit niton kora ngeker ih inete bik akobo kibakenge kasit nekiyoe en kibakenge tugul ndamun iniker takitariek chon Iko ko komotomi nekiarorchin anan kamatomo chito nekemwochin konai ne kinetesetai en yutet anan ne kiit netesetai Yoon imiten tietako kasinon koboru tukuk chechang iboru ng'alekab kit nekilenen teamwork anan kibakenge nenoto bichon tugul kokabur koteben kibakenge ak bik alak inisue kosire ng'alek chekimwochin si mara koron komauti.

Ee tuguk che makatin yon kitile kibandet en Kenya kochak kot miisik makoi inget kityo raa ak Ile kabatil kipandet ii amun tile biik, kimoche tuguk chechang kot miisik eh yoche kekere koron kot koriit kenyoshek taman ak sisit ak keba barakiat ko oleyanat en Kenya ibeitil kibandet ago any ii kotomo inam itil kibandet koyoche inai ile nee eh koter ngalek ab inyoru Taman ak sisit ak keba barakiat kemokinkee koraa en chito eh konyit anan mi formit ne kegonu Anam Mii formit nengekonu ne kinyite noton kinyite koinutik nguk tuguk tugul ak kimoe koraa kinyitun chito nekibore next of kin chito neto kilelel nerikinot ngee ak kinyee ak koraa kimache kibandet ab sikik kuu kotom inam kemache id anan nambarishek cheton chebo id chebo sikikuk tuwan ee komenab ibeitil kibandet noton kesire tuguk cheto mara keib photocopy sibkicher ee kibandet ab sikik chuton chekuket, koraa kiit nekimoche itile kibandet kemoche koraa siok nguk kor ibak kechile Mii ole kechile ole tindoo rangik ii ak kechil ko inichil ii kotun komok kibandet ii komokuk kibandet komiten ole kikakichil koboru choton fingerprint chebo choton ounok nguk ko tuguk che kimokinkee en kibandet ko choton nebuch nekorom any miisik ko nobon kenyishek Taman ak sisit ak keba barak.

um Kit netesetai en ireu ko biik choton chebo chef anan chechobe amitwogik ih ako ikere en yon konde amitwogik meset cheterter missing, amitwogik chokere en yon ih komiten kangumu anan mamuri miten kora tania en yon ih ak okere miten kora nyanyik yon ak chito kora nechobe amitwogik chotet ako chito nechobe amitwogik chotet komiten ak timit nyin ne ndoker kora chichi chobe amitwogik chuton ih ko tos ole chito noton neoo missing anan neoo en igo noton kosibi kora bichon igo tuguk chekineti elekichoptoo amitwogik ih ana elekichoptoo amitwogik anum ko kineten yonitet kou yon tesetai chichon ih ko kobur igo sikoker kole nee nechobe ako kichoptoo ano ko en yondo any ih ko kor konyoru bichondet um naet kot missing nebo tuguk chuton ako kararan nebo iman karan kasit nitet ih ngeyai kouniton.

Kinamwachini kastomayat ne kab kual karit anan kokoluban rabisiek ihchebo karit ako tomo koit karisiek ih alenchini komuaita anan kowekta chebkondok amuun atkowekta chebkondok koimuch kobokoboisien Kuam ngamun Chang magutik chekemokininke ko rabisiek ko mateleltos koten itindoi kityo en mokubeng'ung anan ndo akot simoit ko Chang tugun chekemokininge , miten amituakik chekemokinige kial ih , miten ingoraik anan imuche iwe baka oret komi ngoriet nekechamilenene itite, maraititoi Ile atitechi lakok anan maraititechi kwondong'ung kokabosak rabinik chugan kora komara iniite kemoe rabinik en sugul iluban kora sugul ichukanda anan maraiit kora komii mbara yanda nekialda enion Ile nenaal mbaret anan pilotit kokor inebure ngunon kokabosak rabinik komara kokoromot elekenyorundo rabinik chugan ako nekatebokoktoi kityo en elemiten karit kotagai koit karisiek sinyekelein kityo nyoon eny iket karingu kakoit karit, so kinekararan inei kararan ingemuita kotkoit kioto

um Inoker inoni konyone metinyun anan bwone metinyun tuguk chechang kot missing inon ih ko teknologia nekikotesak anan nekikoet en emet. Inonon ih kekerun CCTV imuche koker tuguk chetesetaa. Kikiterekyi yon kityok ih sikomiten ngunon komputaisiek chekikinde olin bo ko sikekeren kit netesetai en chito ngotko mi kiy ne mara kachorso chorindet ih kokor kisiben koroito kora kenai kele kowo ano chichi koibe kii saa ngapi, kokararan kot missing CCTV inon, CCTV inon ih ko tindoo camerait ne kindoo okot nekokinde barakiat alak ih konon kindoo elemotogu ko olan iyoe kit chito komenoe ile kokekerin aka kokokerin keny en olin bo ko anan ot mara kamokerin nemiten ko mara komomii sait noton ih kokoron kityok konyokeyote akewekta kele mara kakiwekta chebo betusiek oeng anan saisiek ngele okot taman ak oeng kotkokakoker kot saisiek taman ak oeng anan mara kakiker komputa inoton saisiek taman ak oeng ko kor kanyakeyat koboru boisionik tugul chekotestaa so kion ih kokararan kot missing nyone metinyun inokere ole momiten kit aketugul nekimuche kechor kobet amakinai kele koib ng'oo ngamun kiondon ih kobo komonut kot missing toreti biik kenyor chorik mara chekoib tuguk